Gĩtũmi nĩ tondũ nyũmba cia gũkũrĩrĩria irio, nĩ gũterebwo iterebagwo, okorwo nĩ kĩndũ ta ũrugarĩ nĩ gũthimwo kĩrathimwo, o korwo nĩ heho, ĩgathimwo, maĩ o taguo no gũthimwo mathĩmagwo. Kwoguo rĩrĩa kwa mũhiano ũrakũria nyanya thĩ-inĩ wa nyũmba ĩno, ee, ũguo ũratereba ũrugarĩ ũcio, nyanya ĩo ĩkwĩruha na njĩra njega, o ũrĩa ĩrakũra ĩkaumĩra ĩ nyanya njega makĩria ngagĩrĩru piũ. Kwoguo-rĩ, ũgũkora kũu nĩ kũrauma irio nyĩngĩ na citirathũka mũno, kwoguo ciroka gũkũ andũ-inĩ kwa wũingĩ. Rĩu ngwiciria nyũmba cia gũkũria irio nĩ njagĩrĩru makĩria kũrĩ iria ingĩ.

Nĩ ndĩrona riũa, na riũa rĩrĩ nĩ rĩroneka nĩ rĩa kĩroko, kwoguo riũa rĩrĩ ti ihiũ mũno na kwĩrĩkana riũa rĩa kĩroko nĩ rĩrĩ bĩtameni na kũoguo nĩ ngarĩenda kũriota hakuhĩ hĩndĩ ciothe o mũthenya o mũthenya. Wakerĩ, nĩ ndĩrona gũkũ kwĩna mĩmera. Mĩmera ĩno ĩna riri makĩria kwoguo nĩ kuonania rĩera rĩa kũu nĩ rĩtheru mũno tondũ nĩ kũroneka nginya maĩ nĩ matheru na kwĩna thamaki, thamaki cironeka cirorũra maĩ-inĩ, ee, nĩkũroneka kũndũ kũu kwĩna nyũmba, nĩ kũrore wega, nĩ gũtheru, ĩni, na mĩtĩ. Nĩkũroneka nĩ kũndũ kũrore wega makĩria mũno mũno.

Rĩrĩa mbura yakuhĩrĩria kuura, maũndũ maingĩ nĩ meyumagĩria, kwa mũhiano, ta nĩ ũkoraga kwĩna thuraku nyingĩ mũno makĩria mĩciĩ-inĩ itũ na ona rĩmwe nĩ ũkuona ciĩhuruta, wathiĩ handũ ta kĩharo-inĩ ũkona kũihũrĩte ciĩhuruta, ũkamenya mbura rĩu nĩ ĩkuhĩrĩirie kuura. Na yakuhĩrĩria kuura mũno, wambagia kũigua tĩri ũkĩnunga, nĩ ũrutaga harubu ĩngĩ ya tĩrĩ na ndĩkoragwo ĩ njũru, ũgacoka ũkona matu ma mbura, matu mairĩrĩire, matu maratũma kũgĩe nduma mũthenya. Rĩu mau wona, mbura ĩrĩa ĩkũringana ma, hĩĩ, no ũgũo nĩ gũo, icio nĩ cio ndariri cia mbura.

Wambere ngwamba gwethana na toci yakwa, njoke thiĩ njethe tawa wakwa wa maguta. Tondũ o harĩa wa wũigire o na ta rĩngĩ ndũrĩ na maguta wĩna rũkũngũ. Njoe ndĩũhure wega ndĩwĩkĩre maguta, njoke ndĩwakanie nĩgetha nyenderee na kũruga.

Rĩrĩa itarĩ na wĩra rũciinĩ njambaga ngateng'era. Ndacoka ngethamba. Ngacoka ngambia kũruga cai wa rũciinĩ, ngaruga cai, ngaruga, okorwo nĩ matumbĩ na mũgate, ngacoka ngarĩa, ngoya Bibilia ndarĩkia ngathoma, ngathoma mĩhari ĩigana ũna, ĩĩ, halafu rĩu ngeeharĩria ngathiĩ pirikapirika iria nyuma nacio mũthenya ũcio.

Ũndũ wa mbere nĩ ũhiũhie tũmaĩ, ũcoke wongerere mũtu, ũũkande ũũkande nginya ũnyitane wega ũndũ ũtegũtinda ũgĩkũgia nĩ ũndũ wa kũnyita kagaragaria. Ũcoke rĩu ũmĩbange wega hau metha-inĩ, ũmĩhumbĩke wega na karatathi, ũcoke rĩu ũthiĩ woye rũgĩo ũrũthambie, ũrũigĩrĩre mwaki-inĩ nĩ getha rũhiũhe. Wambie rĩu kũmĩgaragaria, kũgaragaria cabaci ciaku ũgĩcirugaga harĩa wega na maguta nginya ũrĩkie.

Mũhũri wa mbiacara abataire akaunti ya kũiga mbeca ĩrĩa ũngĩruta hĩndĩ o yothe, nĩ tondũ thĩiniĩ wa biacara ta rĩngĩ nĩ ũgũrĩte indo cia kwendia nĩ ũgũkora ta rĩu okorwo nĩ nĩ kwa mweri ũcio, okorwo ũgũraga indo ciaku o mweri o mweri ũgakora mweri ũyũ nĩ wendia indo ciaku na ihenya mũno tondũ nĩ kũrĩ nĩ kũrarĩ na agũri aingĩ. Na kwa ũguo no nginya wongerere, wongerere mĩrigo ĩyo ya kũendia na ndũrĩ na mbeca icio cia kuongerera, rĩu nĩ wona no nginya ũcirute ihinda rĩu, nĩũracibatara ndagĩka ĩyo ĩyo kogwo nĩ ũcioye ũthiĩ ũgũre indo ciaku nĩgetha ũke ũciendie tondũ agũri nĩ maingĩhire. Na ĩyo nguona ta rĩ yo akaunti ĩrĩa yagĩrĩire mũno makĩria harĩ mũhũri wa biacara.

Haha nĩ ndĩrona amemba a Huduma a Kenya arĩa mateithagĩrĩria thirikari kũrĩ kũheana motungata ma thirikari kũrĩ kira mũndũ Kenya na njĩra ya ũhũthũ na ya na ihenya. Nĩ ngũcoka ngona he na cibũ, cibũ nĩ mũndũ ũrĩa ũteithagia thirikari gũtuithania maciira kũrĩa matũra-inĩ maitũ. Nĩ ngacoka ngona he na thigari. Thigari nacio nĩcio citũigagĩra thayũ, cikatũgitĩra, na maũndũ mangĩ ma bata mũno. Nĩ ngũcoka ngona haha he na mũtongoria witũ, wa gĩcigo kĩa kĩrĩma, Justin Mũturi, ararĩ minister wa thirikari-inĩ no nĩ arabutirwo.

Haha nĩ nguona hena marĩgĩtarĩ ma ũgima wa mwĩrĩ, ngona nathi, na he na mũrwaru na ni pressure arathimwo. Kwoguo kwa njĩra nguhĩ, aya nĩ atungata a ũgima wa mwĩrĩ. Matũmĩtwo kũrĩa matũrainĩ makagacĩrithie ũgima mwega wa mwĩrĩ, nĩ getha ũkorũo kwĩ na mũndũ ũtaraigua wega na ndahotete gũkorũo agĩkinya thibitarĩ, atungatĩrwo aheo ndawa na nĩ aheo mĩtaratara ĩrĩa ekũhũthĩra nĩ getha kũgacĩrithia ũgima wake wa mwĩrĩ we kĩũmbe kũringana na thĩĩna ũrĩa enaguo.

Mbaratha cia itũra nĩ cia bata mũno, nĩ gũkorwo andũ nĩmahotaga kũaranĩria. Andũ othe a itũra mũgacemania, mũkaarĩrĩria, mũgetha ihonia, ta rĩu okorwo kwĩna mathĩna ta ma ũgima wa mwĩrĩ, makanengerwo mũtongoria wanyu, nĩgetha amatware kũrĩa thirikari-inĩ, kũrĩa mbere, nĩgetha maũtungata mau mahote gũtũmwo kũrĩa mũrĩ, mamũkuhĩrĩrie makĩria, ũndũ mũtegũthiĩ hathara na mwĩna thirikari ĩngĩhota kũmũteithia. Mbaratha ici nĩ cicokaga ikagacĩrithia ũgitĩri tondũ rĩrĩa andũ megũthiĩ, nĩmekũmenyana marĩothe, mauge kwĩna mũndũ ũramanyamaria kana, maũndũ ta mau nĩgetha moerwo makinya. Kũoguo mbaratha ici nĩ cia bata mũno.

Haha he na Mũheani wa huduma wa Kenya. Wa motungata ma gĩ thirikari.v Na nĩ aroneka haha nĩ andũ arahe ibandĩ, a gĩchigo kĩa rũgongo gĩa bũrũri. Na nĩ maroneka makenete mũno. Na nĩ maroneka me na ciũria. Amwe ti ta mataramenya ũrĩa kũrathiĩ gũkũ. No nĩ akenu nĩ ũndũ wa kũheo ibandĩ.

ũndũ ũyũ ũracokia meciria makwa na thutha hanini, tondũ nĩ ndĩrona na ndarora kinya marangi na kira kĩndũ kĩrĩ mbica-inĩ ĩno. Kĩrandirikania mũgathe mũtongoria witũ, Uhuru Mũigai wa Kenyatta. Tondũ nĩwe wokire na huduma Kenya. Na nĩ ĩkoretwo ĩgĩtungatĩra aikari na njĩra nene mũno, na njĩra ya ũhũthũ. Na kwoguo mũtongoria ũcio witũ nĩ atũtwarire mbere handũ hanene mũno. Tondũ nĩ twathĩnĩkaga tũgĩthiĩ gwetha motungata maya ma gĩ-thirikari. Nĩ njokagia ngatho. Ona marangi mau wa marora nĩ maroneka nĩ ma Jubilee. Kĩama kĩega. Mũtongoria tũtangĩriganĩrwo.

Rĩrĩa tũrarenga keki rũrĩrĩ-inĩ ruitũ, gũkoragwo kwĩna gĩkeno kĩmwe kĩnene mũno, na kwoguo keki nĩ rũri rwa thayũ na gĩkeno na keki ĩtinagio kũndũ ta mohikinĩ, mothoninĩ rĩmwe na rĩmwe na mbandũ okoruo mũndũ nĩ arathama kuma rũhonge ruanyu agĩthiĩ rũhonge rũngĩ, mũkamũtuga na keki kana mũkamumagaria nakeki, mũkamĩrenga mũkamĩrĩa mwĩ hamwe inyuothe mwĩna gĩkeno, amwe makĩkenerera gũthama gwake kwa rũhonge, na amwe makĩigua ũru tondũ nĩ athama, no inyuothe nĩ keki mũrarĩa.

Kĩndũ kĩa mbere ndĩrona haha nĩ harĩ na tũragita, turagita nĩ twega mũno nĩ tũcangagĩra handũ hanene mũno thĩiniĩ wa ũrimi witũ wa bũrũri. Nĩ kũroneka kwĩna riũa, na kogwo kwina hama na hama nĩ cia bata mũno nĩ ũndũ nĩ ciratũma andũ megitie riũa rĩu tondũ tũtiramenya kana nĩ ihiũ mũno. Ngwiciria nĩ ihiũ mũno nĩkĩo kwĩna hama. Nĩ kũroneka kwĩna nginya itĩ, itĩ nĩũndũ wa aya marũgamĩte manoga kũrũgama mathi maikare thĩ rungu rwa hema. Ĩĩni nĩ kũroneka kwĩna andũ maraheana motungata kũrĩa, koguo andũ acio nĩ abata nĩ maroneka nĩ megũteithĩrĩria andũ aya, na nĩ maroneka mena maũndũ ma bata.

Haha nĩ haroneka he na ma Engineer, andũ athomu. Andũ aya nĩ cai maranyua na me na maratathi me na mandĩko na me na mabuku kwoguo nĩ kuonania nĩ me kwandĩka. Na hena mbica marorete harĩa TV -inĩ. Kwoguo no makorwo nĩ kwĩrorera marerorera magĩciragia ũrĩa megũtwarithia teknoronjia ĩyo na mbere kana makorwo no gũgĩthoma maragĩthoma nĩgetha mongerere ũũgĩ wao tondũ nĩmaroneka mũcemanio ũyũ menaguo, nĩ wa bata mũno mũno makĩria.

Ũyũ nĩ mũini warĩ ngumo, warĩ gatũ. Nyimbo ciake ciathikagĩrĩrio na njĩra nene mũno makĩria thĩiniĩ wa iceceni-inĩ citũ. Etagwo Jaguar. Jaguar nĩagĩcokire agĩthiĩ ũguo agĩtiga kũina, akĩingĩrĩra ũteti. Ũteti naguo ũkĩmũtwara wega tondũ akĩrĩ o mũndũ warĩ na gatũ na nĩ oĩkaine. Ũkĩmũtwara wega agĩcinda gĩturwa. Rĩu mheshimiwa Jaguar haha nĩaroneka nĩ kwĩhĩtithio arehĩtithio.

Nĩ wega mũno kũhũra mbica mawĩra-inĩ maitũ twĩna aruna aitũ. Nĩ gĩtũmi nĩ gũkorwo mbica nĩ kĩririkano. Na mbica nĩ njega muno tondũ angĩkorwo kũu ũrarutaga wĩra nĩ kũrarĩ kũndũ kwega, nĩ ũrarutithanagia na andũ wĩra mwega, andũ magakwenda, andũ mũkendana, ũrarĩ na thayũ, kũndũ kũu kũrarĩ kwega, mbica nĩ njega mũno tondũ nĩ ĩrĩkũririkanagia, na rĩrĩa wĩ nyoike wĩ handũ ũkirĩte, ũgĩtara njata, wĩ nyoike ũtarĩ na ũndũ ũragũthumbũra, warora mbica icio cigakũhe thayũ. Cigakũririkania he hĩndĩ warĩ na gĩkeno, he hĩndĩ warĩ na thayũ, mbica icio nĩ njega mũno nĩ citũmaga ũcokwo nĩ thayũ?

Ũyũ nĩ mũirĩtu. Na mũirĩtu ũyũ nĩ aramĩte mĩndĩga na mĩndĩga ĩno yake nĩ aroneka nĩ amĩendete ma, tondũ gũkũ nĩ caruni. Okĩte nĩgetha ĩthambio, ĩramwo rĩngĩ wega, na ĩhakwo maguta. Na nĩ ũrakĩona ũrĩa ĩrurĩte, ĩkairĩrĩra wega nginya o nake aroneka nĩ mũruru. Koguo mĩndĩga ĩno yake rĩ, no nginya amĩke ũguo gwa kahinda gatarĩ karaya o hinda o hindĩ o hĩndĩ, o ihinda o hĩndĩ.

Ũyũ nĩ mũthuri. Nĩaroneka nĩekĩrĩte wega na mwĩhumbĩre ũcio ehumbĩrĩte nĩ kũroneka kwĩna heho tondũ mathaa maya nĩ maroneka nĩ ma kĩroko tondũ kariũa kau nĩ karoneka ti kahiũ mũno tondũ rĩu kwĩna heho ya kĩroko mũthee ũcio agagĩkĩra. Nĩ aroneka egũkĩte kũhũra thimũ, na thimũ ĩno nĩ ya kũrĩhĩra norĩndĩ nĩahũrĩte, rĩu etereire oYerwo thimũ kuma kũrĩa kũrĩ mũndũ ũrĩa ekũhũragĩra.

Motungata mo ũgima mwega wa mwĩrĩ, nĩ tũmonaga na njĩra ya raithi makĩria nĩ gĩtũmi nĩ gũkorwo kwĩna thibitarĩ nyĩngĩ cinjigicĩirĩe gĩcigo-inĩ gĩkĩ. Kwĩna thibitarĩ ciandũ kĩũmbe, kwĩna thibitarĩ ya thirikari haha ũũ hakuhĩ na mbandũ nĩ ndũnganaga na marigitarĩ aya a gũthiĩ gũcera gũkũ matũra-inĩ makĩũrũra nĩ getha matungatĩre andũ othe.

Rĩrĩa maĩ ma mũberethi mathira na nĩ nguo ũkũhũraga, ũndũ wa mbere no ũrute maĩ marĩa wĩigĩire nyũmba kana handũ wĩigĩte maĩ ma ma ũndu ta ũcio ũngĩhanĩka. No ũngĩkorũo mau namo matigũkĩigana rĩ, ũkoya nguo ciaku ũgaciĩkira ndoo weega ũgaikũrũkia o rũĩ, nĩguo ũthiĩ ũgacihũrĩre kũu na ũcikamũre weega tondũ kũu maĩ nĩmakĩrĩ maingĩ.

Ũndũ ũyũ nĩ wa bata tondũ nĩ haroneka haha hena mũruithania na hena mũtiri wa ihĩĩ iria tondũ citwarĩtwo kũrua kana kũgimara. Ũndũ ũyũ nĩ wa bata makĩria mũno tondũ imwana ici kana ihĩĩ ici cigũthiĩ cirutwo njĩra ya gũikara kĩũgima na cikorwo ci na ũrũme na cikũre cina mĩtugo mĩega ta arũme magatwika arũme a kũheka gĩtĩo hau thutha-inĩ. No ũndũ ũyũ naguo to mwega tondũ nĩũrakĩona cikĩhaĩtwo mũhu cigakĩhana o tũtuni, ndũngĩmenya kĩrĩkũ nĩ kĩo kĩrĩkũ.

Nĩgetha ũkĩ woneke, no nginya gũkorrwo gwaku nĩ ũhandĩte mahũa ma mĩthemba ngũrani ngũrani, tondũ mahũa macio nĩmarutaga mũnungo mwega, mũnungo ũrĩa ũgucagĩrĩria njũkĩ. Njũkĩ nacio cioka gwaku mũgũnda-inĩ cigathiĩ cikomba handũ mũtĩ-inĩ, kana ũgacithondekera mwatũ kũrĩa cirĩikaraga nĩ getha ciathiĩ kũmatha kũrĩa mahũa-inĩ cikanyua kajuici kau gakoragwo hau getagwo nectar na njĩra kĩmoni moni cigacoka cigacoka harĩ mwatũ-inĩ, hau nĩho cithondekaga ũkĩ.